Ore ena bae, naa ore ena motonyi, naa keji tenkop ang enkoilepo, na ore esiai enkoilepo, naa ore oshi tiauluo enaa tiang, naa kesumbuanisho oleng amu ore endaa enye, naa nkiri ake enya, naijo nkiri onkukui, enaa irkuo kutitik, neeku ore oshi tiang enaiko, kelotu ake to mbio, amu ekuatu ekuetita oleng, pakenap kuna kashuin olukunkuni kutitik tonaipuka enyanak, negam toloisotok, mpaka nee, pa keya enelakwa nelo anya tinewueji. Ore torkuon, na kinepu ake irkuo kutitik otii ntare, nedany inkonyek oladuo kuon, pakitoki taa anap oladuo kuo enaa iteru aishipship, ometua paa ketumoki ainosa oladuo kuo. Neeku ina taa nanu entoki natoning'o, naipirta ena motonyi naji enkoilepo.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol ena naa njere, ore taa ena motonyi naa yioloti enaa enkeresure naa ore enkeresure, naa nabo wo motonyi naa kelo ninye nifugai tiang'. Neeku eeta apa erishata nanoto sinanu irmosor lena motonyi naji enkeresure te ntim ake, amu keti natii ntimi, netii na nayau iltung'anak aifuga tiang'. Neeku ore apa inakata natum nanu ena te ntim, niisik natum irmosor lenyenak nayau lelo mosor nalotu aisho nkukui ainei metepetai nepuo aadanyu enaduo kiyioitin enkeresure. Naiteru taa apa inakata atum nkeresureni tiang' naake sidai oleng' amu ore irmosor lenyenak naake sapukin ninje naake eeta ropiani sapukin enaa kumok aalang'irmosor loo nkuku. Nitoki sii aaku ore tena naa ore enkeresure naa kiroshi neeku tenilo nai amir enkuku we nkeresure, nae itum iropiani kumok oleng' alang' ine nkuku. Neeku ore taa tenadol nanu ena pisha naadamu naa ina rishata apa aata enkeresure apa naa nagira aifuga tiang'.

Ee kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa tenewueji, ore taa tenewueji naa kadolita imotonyi uni sapukin. Ore kuna motonyik na kesapukin oshi oleng, naa kuna motonyi meidim ninche aipirrio. Amu ore oshi imotonyik sapukin, naa keeta iloik tonaipuko enche, neeku misho naa mipirrio enaa noshi kulie motonyi naipirrio. Na ore taa kuna motonyi tenkutuk ongeresa, ashu tenkutuk oswaili, na keji bata mzinga. Na ore ena bata mzinga, naa emotonyi sapuk, naa akutik taa tentim. Etaa ore enkumoyu enye, naa nkang'itie etii, egira olorere ai fuga. Neeku keetae oshi taata kuna motonyik tiang, naa emotonyi napi oleng amu tenimikiyiolo, tenimira olopeny naa tenijo alotu inaang', naa keyietu oleng nebuak, nekilotu dii ninye aar, ampaka nade nikilotu olopeny alotu amitu. Neeku ina taa aidim atejo, neeku ore kuna, ijo di ong'ata ake etii, ebaiki naa atua enkang' oshi nagirai aifugayie, neegira naake aitashe tinewueji.

Eeh ore eneikuni teneitobiri kuna, amu ore taa kuna naakeyioloi anaa nkuashin orkokoyo anaa nkuashin naamelok. Naa ore eunoto enche naakeuni anaa noshi kuashin ake aah tinindim nai anoto empeku naaiturr ake engumoto anaaijo duo molmutaro nintadoiki naduo peku ekuna kuashin. Naa tenaa ishomo agilu amu ore ninche tenebulu naaijo kebulu eirragita tenkop neeku ijo noshi naa keirragari. Neaku tininoto nai olcheta anaa ena beneyoi enye naailotu ake aturoki enkop neibung'ie taa nebulunye ina. Neaku ore piindip anoto naa ore peebulu neaku ore eninko teninkes naa ing'as adung' enaduo kujit anaa naduo nyaru enche natii shumata paaitum atuturo enkop nilo taa aloitayu. Naaketiinye oshi iltung'ana loonya. Ata meyiera netii iltung'ana amu ore nanu enaiko oshi aitokitokie ake temoti ore ake peoku naisho meiropija paakatum aitau lelo pala lenye naidim ake atama erok neija aana aidim ainosie shai anaa ainosie ninye kole.

Ore taa tenewueji naaijo kadolita intupan naatii entoki atua najo dii kadolita tenanu anaa eilata ena yoloti anaa esamuli natii atua kuna tupan. Naakaidim atejo ore oshi eneikoni teneitobiruni tiang' taa naa ore tiang' borake talepo nkishu inonok nilotu niyierr kole nimintoki duo aibung'bung' nenale inonok anaa apikupiku amu keinyala laduo arampai. Ore ake peeaku enteipa niloaitayu oladuo arampai lino nindim atipika olbaket neaku ipikipik taake anaake ompaka kenya neiput oladuo baket. Ore peeidip aiputa nilotu niyau enkarai sidai nibukoki oladuo arampai lino paaishorr tolkurtet anaa tolkijiko sapuk ore ake pidol ajo etoshore pii paanakata, ore taake pee indip atoshora nintuku tenkare katitin uni paaipik emoti niyierr tenkima. Niyieerr kajo toldaikani ataa tomoni uni mpakaa saa nabo paakelo tooshi apuku enaduo ilata netii entoki naji ntutuek naatii siadi. Niloapiku enaduo ilata ino nindim atipika engai baket paailotu taa agilaki kuna tupan naaijo kuna niya ewueji neirobi omeibung'ayu metaaijo ena. Neakuu neija taa ajo nanu keikunari enasiai.

Ore taa enikoni tenitumi ena bae naa eji te factory oshi itobiri ena toki, naa ore ntokin naitobirunyeki naa kitobirunyeki njugu. Neeku ore pee inkuapi duo naun ena njugu neeku ore pikesu neya enaduo njugu factory enaa industry nepoi aitobir tineweji naa kepiki eilata nepiki kule nitubuli taaduo aikoroga, aikoroga mpakaa jaa nelo abaki ena toki yioloti enaa peanut. Naa iyiolo oshi ena peanut naa kepiki emukate naa vile oshi ale nipik blueband kake ketii naa iltung'anak onyor ninche aitumia enaa tokii yioloti enaa peanut neme blueband. Neeku enjugu too oshi epuoi aitobirr te factory mpaka naa nitayu ena toki. Neeku neija taa ikoni tenitumi ena bae. At

Eeh kaidim ntokitin pooki nadolita tenewueji naakadolita ntokitin kumok. Amu ore enedukuya kadolita iltung'anak laa irpayiani oora okuni. Ore kulo tung'anak ijo ketii oloibung'ita toki naado naijo orgosoi neibung'ita likae ake ilo gosoi nijo ketii olikae atua enatoki naaijo nkujit noshi nadung'okini naauni peedung'okini nkishu. Eetai naa noshi kishu naifugai tiang' neaku keakini ake ninche nkujit noshi yoloti anaa nappier grass naaijo dii ninche kuna. Neaku ninche taa adolita lelo payiani pokira okuni adolita naa sininche nena kujit naaji nappier grass aaketai taa nairragita tenkop kajo naidipaki atudung' naa ninche naa egira kulo payiani aen peetum awaita nadolita kuliek naitashe neton euno naa neitu edung'uni. Ore sii ake tiatua kuna kujit naa yoloti anaa nappier grass naakadolita olchani otii tesiadi kulo payiani, etii olchani neitoki atii olchanii laa lormatunda loolmasurin anaa ndizi etii sininche atua enewueji neaku nena tokitin naaji adolita tenewueji.

Ee kadamu pii enkolong' nataasa amu ore ninye nanu tee pooki rishata naa kaas ena. Ore taa tene wueji naa kadolita entasat natii atua olchamba naijo dii ore kuna kuek naagira aitayu naa nkuek yioloti enaa ormomoi naijo enaake etuuno ninye, kake ore naa oshi nanu nemaun. Ore olchamba lai lorpaek naa ore ake peesha naake ejing' ele momoi oleng' neeku ore pooki kata nemaata mpuka tiang', naa tenayeu dii nye naibelekeny metaa mayeu nanya sukuma, naa kunda kulie puka naing'ua olduka enaa kapish, nee kalotu naake ele shamba lai loo paek nalo alo aitayu kuna kuek. Ore paitayu kuna kuek, nalotu ake naituku te nkare sidai nang'asa aitokitokie naake apik enkiti shimbi paake aitokitokie. Ore paidip aitokitokie naitoki alotu naituku, nairony, nadung'dung' nalo taa aikaraanka naa nkulie puka ake, napik kule, napik olarambai netum naa olmarei lai ainosie orgali. Neeku kadamu pii ekolong' nataasa ena naa embaye ena nashipakino oleng'.

Ore taa temuruang' nemekias oshi yiook enabaye kake aishakenoyie naa anaa atoduaa inkuapi nataasa neaku kaidim naji atolimu. Uh ore ninye enedukuya measi temuruang' enabaye tengarake mikiata yiook nkariak sapukin naaidimi naji aitainye kulo sinkirr amu mekiata naaiposha nemekiata naa aiare yoloti anaa lake, kake ashomo naa nkuapi naata ena lake neaku naa ijo ore eneikunari enasiai naa nchere kepuo ake duo olorere ilchambai, akepuo olorere aah kuna kariak sapukin niya enet ino niya tenaa doana iyata nilo oemeli. Neaku ipik ake enaduo daa ekulo sinkirr atua enaduo neti paainang'aki atua enkare ore naa peening' ninche lelo sinkirr ajo ketii endaaenche nekuatu ajing' atua naduo neti. Ore ake piining' ajo eiroshiwo enet niyiolou ajo eiputa naa sinkirr anaa etijing'a ake ninye esiana. Ninapu taa laduo, paaiyetu enaduo neti ino ailepunye apik enaduo meli nilo taanakata atum sinkirr paaiyau embata enkare anaaiya ninye enkang' ino nilonakata aloalok metoito amu nakata naa meitoki ang'uoyu naanakata ninye naji einosayu toltunganak oinyang'u. Neaku neja taa eikunari enasiai eneenatoning'o amu metii neemuruang'.

Eeh kaidim atolimu ajo kanyoo nagiraasa tenewueji naa ore embaye nagira aasa tene eji naanchere kadolita entasat tene nadolita ilkaraini aare nadolita enakaitoki naitobiruaki tooldupa. Noore kuna tokitin pokira uni naaketii sinkirr aabore atua. Neaku ijo kegira enatasat ailepunye kulo kulikai sinkirr. Neaku aidim atejo ore enatasat naa kegiraalok kulo sinkirr lenyenak metoosho enkolong' naa peetoyu. Eidimayu sii noore enatasat neenkamirani oosinkirr. Elelek eloatayu ninye openy toreyet anaa toonkariak sapukin enaa eeta iltung'ana loomiraki ninye neitoki ninye anap aya kulie wuejitin aloamirr. Neaku ore naa tenidol isinkirr looba inji nemeake loonyai tiang' kake looyai naa sokonini neaku elelek ajo ore enatasat neenkamirani oosinkirr neekejo ninye peetum aawa kulo sinkirr lenyenak ashomo atimira tosokoni.

Eeh keisapuk enasiai oleng' tenkopang' tengaraki ore enkopang' naa olorere loturisho aakeuni irpaek, neuni empoosho, neuni engano, neuni barley, neuni ata mpokarei neaku naa ore ena naakeitumiai oleng' amu ore naa teniyou nitum irpaek kumok, nitum empoosho sapuk, anaitum engano sapuk o barley naa lasima naa pee iloaramat naduo daiki inonok. Noore nabo ooramatare niramat enaduo siai ino naa teniloapik enapolea yoloti anaa organic fertilizer amu keilepunye naakeilepunye naa masaa inonok niloatum irpaek kumok, nitum empoosho sapuk. Neaku naa amu ore enapolea yoloti anaa organic fertilizer naakeloaloaretu naduo kulukuok nituuno endaa ino naa kelo naaisho nkulukuok meibung'ata neibung' enkare oleng' neaku naa ina nailepunye oleng'.

Ore tenadol enaa naa kadamu ntokitin kumok, naa kaidim naji atejo, ore ene dukuya naa nchere, itii apa enkata nashomo likae kerenket lamadolita eweji nanang'arieki ntakatakani, naa kainosita duo irmasurin namaidim naa duake atanang'ai tenaduo gari eiking'a napik entupai najio enaa. Ajo naa ore pee alotu atum ineweji oltaka nalotu anang'aa. Ore sii eniare, ore kuna kinyat omasurin naa keeku sii naji emboloya tenipik ochamba litunie nkuashen enaa litunie mpuka inono neeku ore naji peyie inya ata tiaweji naa idim ake atanapu naduo kinyat inonok nilotu naa anang'aki oladuo shamba lino. Neeku nena tokitin naji napuonu idamunot ainei tenadol kuna tokitin.

Eeeh kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa tene wueji aa kadolita impoosho natuunoki naa ore ena poosho naijio kibung'a keeya neeku ore ena keeya elelek aa ildudui looyautua enaa eyau ninye enkijiape sapuk oleng tenelotu neeku ore naaaji olopeny ena poosho naa keifaa peelo aing'oru olchani loondudui enaa olchani lenkijiape nelotu aowosh ena poosho enye amu ore peeibung ena toki emposho terishata naado nemeitoki ena poosho ashomo atoishio aitobiraki naa kelo alo aitadoyio emposho inl emaa imasaaa apa nilo alo aikesu tiatua ena poosho neeku keishiakino ake peeilo aing'oru olchani amu kadolita ajo eibung'a oleng airin naajio kadolita ajo ore ena poosho etaa eenajo peenapisho amu eidipa atoosho intapuka ore kuna tapuka teneeku estushukote enaa teneeku etooshote oleng naa empuku duo nalo ajing enaa enoshi poosho napuoi aikesu neeku peilo aing'oru olchani awosh peemelo ena keeya ajing impoosho ino.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa erishata apa naunisho, aah kaun apa mpoka kumok oonkabilaritin pooki. Neaku ore paadol ena naa kadamu apa inarishata naunisho amuu ore naapa inakata nakaata sinanu olchamba laaijo ele tenakata neaku inatoki nayi adamu apa oompoka ainei naunito amu kaun apa sukuma, naun kapish, naun ilnyanya, naun inkitunguuni neaku inatoki naji nanu adamu oleng' tenalotu enewueji naakadamu amu esiai sidai apa naakapukoki enkare naosh irkeek, nasemperaki naduo poka ainei paatum naanoto mpoka sidain naanya olmarei lai natum sii aawa olduka naloamirr natum iropiyani nainyang'unye nkulie tokitin nemaata tiaji anaa enkurma, esukari, naakelo diinye ore paaisanya peeku kumok naakaidim atalaakinye nkera school fees.